Ashomo ena kiguran enk'are aa swimming too ngolong'i nemelakwa. Ashomo ena kiguran enk'are aa enkoitoi nabo naitishipie kewan naa ore sii ena kiguran naa keret osesen loltung'ani pee eneneng'u aa peaku flexible ore sii ena kiguran naa keisaidia aitadoyio edamunot kumok aa stress tenkutuk oo lashumba.

Aisidai ena baye amu kiidim nitagol, neitobirr sii osesen loltung'ani, ore pees oltung'ani ena baye naa kdimayu neponaa ashu nitadoyio ilkiloi losesen lenye. Aisidai sii ena baye amu kitobirr biotisho oltung'ani.

Kenare ninyang'u data piitumoki atijing'a account ino amu kebaiki naa ina enyamali niata, arashu kebaiki naa kore ewueji nitii nemedupa network, neeku kenare ninyikaa aing'oru network pee itumoki atijing'a account ino e eCitizen.

Kang'as nanu aas ina siai edolita ilaisiayiak eneikuni teneasi. Ore paaidip ataasa ina siai, naitoki aisho ilaisiayiak metaasa ina siai adolita nanu, paadol tenaa ketayioloutuo entoki nanare neas tenkarriyiano.

Enkoitoi sidai ena naasieki biashara amu, keishooyo irmaasai ilchambai lenche, pitumiai enaa ilaleta lo ng'uesin. Na kore pishooyo irmaasai ilchambai lenye, na kelak sirkali lelo shambai, netum irmaasai iropiyiani. Kaisidai si ena bae amu, keyau ilashumpa oing'ua inkwapi napashipasha teseuseu nalulung'a, peponu aing'or ing'uesin, ninyang'u si imasaa namirita ilmaasai enaa ilkarash tenebo saen.

Esimu e lipa mdogo mdogo enaa M-kopa ore ena naa esimu nikincho enkampuni piintumia ilakita iropiyiani esiana naje enaake. Kenare nilak kuna ropiyiani toonkolong'i esiana naje enaa nekinchoo enkampuni.

Kitobirr enkijape oloing'ang'e nitoki sii aitobirr olmanyara, ore ena baye naa kitobirr sii oloip oidim iltung'anak aatotonie tenebo ing'uesin tenkata enkolong' kitoki sii ena baye ayau enchan te emurua.

Kerip iltung'anak tenepuo ilaleta lo ng'uesi pee merasaki ake ng'uesi ninje. Kerip sii ing'uesi pee mepuo arasaki imasaa oltung'anak tolchambai arashu too nkang'itie enje.

Biashara, ore biashara naa keret enkishui oltung'ani amu ore irbiasharani naa kemirisho tosokono netum impisai ore piitum impisai naa iindim ataramata ormarei lino niindim sii atalaa school fees tenira entoiwuoi, niindim sii atalaa rent tenkaji nimanya. Ore sii endaa naa esidai tosesen loltung'ani amu kitobirr biotisho enye nitobirr sii enkishui enye.

Metii intanet neeku miindim atijing'a akaunt ino. kenare ninyang'u data arashu niboloki wifi ewueji nitii tenitaaniki pee itumoki anoto intanet nijing' akaunt ino.

Keiteng'en inkera e sukuul esiai e dijital nitamok sii inkera e sukuull eniko tenitumia imasaa e dijital enaa laptops o computers.

Kegirai aishooyo impala olchampai aa Title deed tenkutuk oolashumba, ore kuna pala naa inetipat amu keutu ajo ira enopeny arashu olopeny lilo shamba neutu sii eneba ilo shamba lino.

Keret oltung'ani pee eyolou esiana o ropiani nanare peeta arashu iropiani nanare piing'oru pee easie embae naje. Keret sii oltung'ani piitumia iropiani naata aitobiraki pee minyalnyal ake iropiani. Keret sii oltung'ani pee eyolou ntokitin naanare piinyang'u o terishata naje o to ropiani naata.

Kenarikino neshum iltung'anak iropiani enje te mbenki amu ore embenki erip iropiani inonok. Aisidai sii tenishum ropiani te mbenki amu ore teniyeu nenkinjori ropiani esile a loan, niyeu niasie biashara ashu enkae baye naa ekincho benki nena ropiani pookin.

Benki ewueji nashumieki iropiani, kenare neshum iltung'anak iropiani enye te benki amu ore benki naa kerip iropini inonok pee meepur ake ilapurok. Kore sii benki naa kindim aishoo iropiani niasishore a loan tenkutuk olashumba. Ore pee kincho benki loan, naa ilak nena ropiani terishata naje enaa enekitolikioki te benki.

Ore piitum iropiyiani aa iropiyian e biashara enaa olmushaara lino, enaa iropiyiani pookin ake iye niindim anoto tushuma enkiti rubata enena ropiyiani pee intumiya te nkata nitum enyamali. tushuuma sii change ooropiyiani nishuku teipa abaada esoko enkolong enaa ishirini, mia, hamsini tushuma nenia ropyiani amu kiret tenelo nitum enyamali.

Embenki, ewueji neshumieki iropiyiani, irkeek kitobirr irkeek enkijape oloing'ang'e . Iltung'anak oojing'ita benki. Iltung'anak oing'uaa ebenki, inkerra naapoito torbaribara kebaiki naa kepoito sukuul ashu king'uaa sukuul.